Magi gin jokma owuok e ,magi gin maseche, ng'enyne maseche gi konyowa e loso tigo nikech gin gi mich mar loso tigo ,kendo ka giloso tigo ginyalo miyowa mondo wausi mondo wayud ohala, koro kokalo kuomgi wanyalo chako ohand tigo mami ngimawa obed maber

Pii kolal kapok atuomo to ngenyne ajaritoga mondo pii oduogi kata seche moko anyalo dhi e dago man machiegni koda kata mana aluora koda mondo atuom asto achingo tachungo maler manyalo tiyo godo kata, asto achwako mabe nyalo konya e modho to wang ka pii oseduogo tanyalo dhi to atuomo

Kae aneno ndara to nitiere geche ma opangore. Geche ma opangore gi gin geche ma dhie arus, gin geche ma opangi maber mondisi madhie arus. Mae timore ga sama idhi kaw, idhi nyuom nyako moro makoro gidhi kaw arus eka geche pangore ga kamae

Akaunt mar bengi mar kungo ber gi ja ohala moloyo ma otwe maok golie nikech ka in gi akaunt mar bengi jo bengi nyalo miyo holo kata ginyalo miyi hola minyalo dhiro godo ohandi michop kama dwarore kata be ginyalo konyi e rito pesani no maok lal, inyalo gole, migole saa asaya midwaro

Sama nyithindo oa skul ngenyne aja kawgi ga mondo gikonya e puodho, ngenyne apidho ga alot koro aja kawgi ga mondo gikonya olo pii pile pile saa asaya ma gia e skul, koro kuom mano gisebedo ka gikonya saa asaya ma gi a skul e olo pii e alot

Akaont mara mar ohala, apogo gakaont mara mar kungo nikech, kadwaro ng'eyo kayudo lal kata ayudo yuto kata ayudo ohala, akaont mara mar ohala no ema abiro goloe omenda mar dhi mbele goala to mara mar kungo akete ohala mayudo akete pesa mayudo mar ohala no, ewiye